Bũndi cia wendia wa indo cia ũrĩmi, ciĩ mawĩra maingĩ na ũmwe wacio, nĩta gũthũrima aria mendagia indo cia ũrĩmi na, o hamwe na gũthũrima ũigĩrĩrĩki wa indo icio cia ũrĩmi, nĩgetha cikĩhũthĩka thĩiniĩ wa ũrĩmi mũrĩmi akorwo emũgitĩre. Wĩra ũngĩ wa bũndi icio nĩgũthondeka thogora na ũkarora thogora ũkorwo ndũrĩ wa kũhinyĩrĩria mũrĩmi na ũkorwo rĩũ ningĩ bado ndũrĩ wa gũtũma ĩndo cigĩe na raithi makĩria. Wĩra ũcio ũngĩ nĩ gwĩka ũthuthuria na kũrora maũndũ megiĩ ĩndo cia ũrĩmi, rĩu ningĩ ona gũbundithia arĩmi kũhũthĩra indo icio cia ũrĩmi. Kũrora maũndũ nakũ gũthikĩrĩria ũrĩa arĩmi marauga kũringana na kĩrĩa marahũthĩra bado no wĩra wa bũndi cia wendia waindo cia ũrĩmi.

Macini cia kũiga mbeca, kaingĩ cikoragwo cigĩirwo mũndũ ũmwe, kana mũigi wa mbeca icio nĩwe ũngĩkorwo ena namba cia kũmĩhingũra, kana akorwo nĩ irore ciake cirahingũra macini ĩyo, kana akorwo ena njĩra ye wiki, kana mũndũ ũrĩa angĩhe njĩra kana angĩonia njĩra ya kũhingũra macini ĩyo. Njĩra ĩno nĩ ĩteithĩtie mũno kũnina ũhinga nĩ tondũ, tiga mwene ahingũre na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, no anga mũici nĩwe ũngĩhingũra na njĩra ĩtagĩrĩire. Na gwĩka ũguo gũgatũma nginya andũ matingĩgĩkinyĩra indo iria ciaku wigĩte cia goro thĩiniĩ wa macini ĩyo, kũnyihia ũhionga tondũ mũndũ ũmwe nowe ũngĩhota gũkinyĩra indo iria aigĩte.